Ore entoki nalotu ndamunot tanadol ena kadolta entasat na enkairemoni nairemo na ninye irnyanya tolchamba lenye peyie elo ninye amir tosokoni neaku kadolta enatasa ajo etuuno endaa nara taa ornyanya peyie eun netum mpisai neasi biashara enye nesie nkulie siaitin kegira ninye ainguraa kulo nyanya ana keeta enyamali peyie minyala ore su enatasat kegira airishu kulo nyanya peyie meurori ore akepitau enatasat kulo nyanya ashu pidip kulo nyanya aoto neya olchamba nelo amir netum iropiyani neasishore neasie biashara ninyangunyie endaa neshetishore neas na nona siaitin pookin eimu enasia enkiremore neaku nona taa naponu ndamunot tanadol ena siai naasita enatasat.

Ore enetipat, tenabae temurua ang, pa enetipat oleng naa, ore ena naa enkiremore endaa. Ore enkiremore endaa, naa enetipat oleng. Ore endaa eniremi, nitayu endaa sapuk. Ore enadaa, ekidim atimir, nikitum iropiyiani nikiasishore. Kidim ateshetishore, kidim ainyang'unye endaa nikinya, nikidim si ataasishore biashara. Neeku keretu ena iltung'anak oleng amu, mitoki anyamalu endaa, ketum iltung'anak isiaitin, ni endeleza iltung'anak maisha enye esidai, eimu naa kuna ropiyiani. Neeku ina naa ebae etipat, tenabae nadolita nanu.